Ka aneno gini, to aparo mana ndalo moko mane waere ahinya, kapod wan nyithindo matindo mapod a. Newaere ahinya kendo, seche duto mane, janyuol nedhi e chiro, nwanyalo nyise mondo, okelnwa go nikech newaero chame. Kendo ndalo ma en e chiro, nyithindo, ndalo mong'eny mo en e chiro mang'eny, nyithindo chame ahinya. Kendo nitie kinde moko mabende olal

Dongruok mar matatu kod apiko osekelo yot ahinya e yor wuothe e e bombe. Kendo joluo osebedo kawuotho gi yo mayot nikech apiko osemiyo ng'ato nyalo chopo kamora mora modwaro nikech apiko to luwo kumora mora ,kendo apiko chopi nyaka kwonde ma gari ok nyal luwo e yo mayot. Koro ma miyo dongruok mar apiko kelo yot e yo mar wuotho ne jogo mani e bombe. Kendo bende, dongruok mar matatu miyo yo bedo mayot nikech iyudo ka matatu miwuothogo e bombe kawo pesa matin ka ng'ato dhi e boma kata ka do e ot. Koro miyo wuotho bedo mayot ahinya ne jogo matiyo kode.

Gini to ok thor yudore ahinya e gwengwa, lakini oyudore kachiel achiel to nge'nyne funde maloso gigo ma okethore kata mana funde mag sitima ema nge'ny kode kendo ema hinyo tiyo kode, ngenyne aneno ka itiyo kode epimo ka bende gimoro tiyo, onyalo bedo gimoro ma itiyo godo e sitima to kethre, nge'nyne aneno ka gini emitiyogo kaipimo ka bende otiyo, kendo sama itiyo kode iboneno ka fudi nigi weye moko ariyo ma oyae e gini to pimo godo tonyalo gini nyalo ndiko e wange kanyo seche moko onyalo koso ndiko mano nyiso ni otiyo kata ok oti.

Gimabiro e pacha ka anono tijni en nyithindo matindo madhi sikul, mapod ipuonjo gigo maricho gi gigo mabeyo. Gigo monego bed ni gitugogo gi mok onego obed ni giyugo go emabiro e pach, nikech kae aneno ka nyathini ochung', to ogor picha gigo maricho mok onego obed ni gitugo godo kata gibedo godo machiegni kaka mach ni kanyo, kudho ni kanyo, wembe ni kanyo kendo sindan bende nikanyo. Gigi ikwerogi mondo kik gitigo kata kik githor bedo go machiegni nikech nyal hinyo gi . Kaka mach nyalo wang'o nyathi. Kudho bende nyalo chuoyo nyathi, to wembe bende nyalo ng'ado nyathi. To kata mana sindan, bende nyalo chuowo nyathi. Koro ipuonjogi mondo omi giwe bedo machiegni gi gigo makamano, kendo kik gitug gi gigo machal kod mano endo.

Udi mag fwambo gi keyo mayudore e alwora mara gin kaka Ramogi redio, Nam Lolwe, Undhwe fm, Citizen tv, NTV kod mang'eny mamoko mayudore a alwora mara. Ging'eny koro seche moko bende ok anyal kwanogi duto lakini ute mag fwambo mayudore e alwora maga ng'eny.

Kama ahero ahinya mar gik minyiewo mar ong'we yamo en kanyo ma iluongo ni Killimall. En kanyo mong'ere ahinya kendo giuso gige ong'we yamo e yo makare, nikech sama ikepo kodgi, gimikawono emiyudo ka ema ikeloni to kendo gikeloni gino maniyiero. To kendo iyudo ka en gino malong'o. To ji bende ong'eyogi, koro ji kepo ahinya kodgi, koro mano miyo ging'ere ahinya. Nikech gioroni gino manidwaro. Ok iyier gimoro to gikeloni mopogore gi gima nidwaro. To gima gikeloni bende en gino makare. Mok ma kethore mapiyo piyo. Koro mano emomiyo kama ahero ahinya mar gigo minyiewo e yor ong'we yamo en Killimall.

Gini iloso ka, ikawo ngno mar mogo. Iruwo, kendo imedo e sukari. Ka oseruw ma omede sukari, tikawo gigo matito gi kaluwore gi kaka giromono. To koseriw kamano, to nitiere machine mipangoe mipangoe to tuwogi moos. Kosetuwogi to ikawogi to ipangogi e jwala. Moko nitiere miruwo nyaka gi chak. Moko nitiere ma be ok kete chak. Moko ikete sukari, lakini thothgi sama iloso ikete sukari, alafu kosetuwogi magilosre kamano, tipangogi e jwala.

Tijni ka itimo, ichuli pesa bang' dwe ka dwe. Koro kichuli pesa miyo iyudo kaka inyalo chiemo, kaka inyalo rwakri, kaka inyalo chulo pes ot, gi yore mang'eny kaka inyalo konyri in iwuon. To kendo ber ma iyudo kokalo kum tijni en ni ibedo gi ng'eyo mathoth kokalo kuom gino ma ipuonjo. Kendo kuom mano bende, nyithindo bende heri kaluwore gi kaka ipuonjogi, kipuonjogi e yo makare, nyithindo biro heri, to nyalo miyo kaka imedi cheo kuma itiyeno, igino mitimo mamiyo pesani bende nyalo medore. Omiyo bende ibedo gi ng'eyo mathoth ahinya e wi gino ma ipuonjo.

Kit gini ma ahero en ni omiyo tich bedo mayot . Ka idwaro timo gimoro kaka oro kwayo mar tich, itimo e yo mayot. Ok ochuno nyaka idhi kuno endo to inyalo mana oro ka itiyo gi gini endi ma en laptop kata kompyuta. Tije yot nikech indiko andika kama intiere no endo ,to nitiere kanyo ma iore to dhi kendo yudo dwoko bende yudo yot nikech ioroni mana kanyo kanyo. To bende oloyo ndiko gi kalam. Ndiko gi kalam kawo seche mang'eny lakini mae kawo seche matin. Koro miyo inyalo timo gimoro e yo mapiyo piyo.

Mae en bel, to gini ne ipidhe ka osepidhe mochiek kaeto ikaye. Ka osekaye, timoye motuwo maber ,motuwo maber, kosetuwo maber aeto ikawo tiketo e gunia. Kosefund e gunia tidino idino ng'isoni ikawo gimoro tigoye yo. Igoyego igoyego mondo omi opogre gi gino ma otiye chande. Ka osedine mogol takataka mokogo, to ichako imoye kendo. Ikwore ikwore eka imoye pile ka pile ma nyaka obed motuwo kabisa. Kosebedo motuwo kabisa, tikete yath. Koseket e yath ichako ikane e gunia, ka rito kibro ti kode e ndalo mabiro.

Gini nikod nengo nikech e kenya masani en emo ng'iso gimoramora to en emotimo gimoramora kidwaro wuoyo gi ng'ato kata en mana kure inya wuoyo kode. To bende kata kidwaro tango ne ngato gimoro inyalo mana goyo picha tioro ne toneno moloyo ni ng'ano nyaka bii nyaka kuma intiere. To bende idwa mana oro gimoro machalo kaka barua inyalo oro kode e yoo mayot kendo dwoko ne bende biro mapiyo nikech kidwaro penjo gimoro tigocho ne ng'ato todwoki sano kopogore gi barua mane koor to budho nyaki rit dwoko bang'e. Koro omiyo gini nigi nengo nikech itiyo kode e eyore mang'eny. Inyalo mako kode gimoro inyalo goyo kode thum bende to bende inyalo tudori gi jogo man kuonde maboyo ma ok inyal chope yoo mapiyo.

Mae en golo yugi kuom gini endi . Titime ka gini osemo motwo, tikawe, ikete e gino machalo rachungini. Kosekete to irudhe irudhe irudhe gi lweti. Koro miyo yugi mani kuome lwar piny. Kiserudho irudo gi lweti ma yugino olwar piny, inyalo kwore bende e yamo mondo ogol yugi moko ma ok owuok. Nikech sama ikwore e yamo, to yamo kalo gi yugi mayot yot go endo, todong' maler. To lakini e wiye ka to kirudhe, to yugi matindo kata mana kite matindo tindo manyalo bedo e iye, bende wuok. Todong' maler, ma koro en gima koro inyalo ti godo gi dhano.

Johala temo mondo gidwok chien chido mar yamo mar kor lwasi moloyo to ohala mago mag kembe milose gikmoko kata miregoe gikmoko magolo iro madhi e kor lwasi. Gima itimo ni onego obed ni gitemo dwoko piny iro mano ma wuok e kembego kadhi e kor lwasi nikech mago ema kelo chido mar kor lwasi. Mae bende itimo ka ng'enygi iboyudo ka iketo kembegi kwonde mago ma ji ok odake. Iketogi e kamoro ma iyudo ka en mana kar kembe, mondo omi kik giketh alwora kwonde ma ji odakie. To kata mano, kwonde miketogie go bende itemo ti kodgi mondo omi iro mawuok e kembego kadhi e kor lwasi, kik bed mang'eny rwok, nikech giketho kor lwasi. Miyo yamo ma ji yweyo ok bed malong'o.

Pek madongo ma jopiny ma aluorana yudo sani gin mago mawuok kaka koth machwe mang'eny nikech koth sama chwe mang'eny ahinya iyudo ka piny ng'ich to kelo achia. Koro kuonde moko bende iyudo ka ute kethore nikech achia mikelo gi koth mang'eny ahinya. Koro miyo koth mangeny ahinya ok ber nikech kelo chandruok. Kata kamano ntie ber mobiro godo to chandruok bende ntiere mobiro godo . Pek moro ma giyudo kendo en mar wuoth ,sama koth ng'eny iyudo ka wuoth bende bedo ma tek. Kalo yore moro bedo matek nikech koro kata gik moko kaka pikipiki kata kaka mtoka moko kuonde miyudo ka pii ng'enye ahinya koro miyo wuoth bedo matek bende e aluora

Ka aneno gini, gimabiro e pacha en pur. Nikech ng'enyne en gima itiyo godo e pur, to gi kaka sani bende koth chuwe mang'eny kendo ji puro, ka anene tang'e mana ni ji ikre, ji puro. To kata kamano bende, ok onyal bedo pur kende, nyalo bedo bende ni kata seche moko iloso ndara moro kata idwa los ndara moro. Nikech en gino ma itiyo godo bende e loso ndara. Koro paro to biro mang'eny. Mar puro, mar loso ndara, to kata bende mana mar loso alwora, nikech nitiere kwonde moyugno, inyalo om kata mana gini mondo opa godo. Bunge moko mayugno oyugno, inyalo om gini mondo olos godo. Koro to inyalo ti kode e yore mang'eny e alwora, luwore gi gima okelne.

Gima osetimore maber kuom yore mag pur, wanyalo siro ngima mawuok e alwora en ni pur ber, moloyo to seche makoth chuwe e kinde ma koth chuwe kaka sani. Pur ber ahinya nikech kipuro, nyaka iyude gimoro. Ok inyal koso. Kipuro apura kata mana oduma, nyaka tibi yude kaka iyudo ma irego ndalo ma cham onge. Kendo okelo tich mayot. Miyo pesa ma in godo inya tiyo godo mana e yore moko, lakini mogo tiyudo e yo mayot kalure gi chambi manikayo. To kopogore gi mano, nitiere jogo mapuro bende gigo ma giuso. Kokalo kuom mano, giyudo pesa kendo gitiyo godo tijegi mamoko. Kendo miyogi yot ,nikech ng'enyji bende iyudo ka onge tich. Koro en mana purno, ema miyogi yuto margi.

Kangiyo malong'o chalo ni en loso ndara. Tijni nikod nengo nikech ndara emamiyo jii wuotho e yoo makare kendo ndara ka onge to tich bedo matek nikech kata mana tero gik moko e chiro mwandu kaka mipuro gini, tokata mana wuoth mang'ato wuok kamoro kadhi kamora e yoo moramora en mana ndara malong'o ema miyo jii wupotho e yoo makare. Koro kae chalo ni iloso ndara to gini nigi nengo nikech kata mana gigo ma itiyo godo e loso ndara bende ok gin gigo ma bech gi yot. Titiyo kodgi e bero aluora, miyo koro aluora bedo maler ndara bedo maber koro aluora bedo mowinjore dakie.

Chochni manitiere sama ng'ato keto dwoko mag osuru kokalo e mbui en ni koso ng'eyo miyo ng'ato keto gino mok onego obed noketo. Koro iyudo ka ng'ato keto kata kar pesa maok onego obed noketo kaka osuru mosolo. Koro gini inyalo geng' ka ichiwo puonj ni ji kaka inyalo ndik dwoko mag osuru e mbui, mondo omi ji obed gi ng'eyo, mondo omi ogeng' achiedh nade manyalo wuok kaluwore gi jaso weche mag osuru kokalo e mbui.

Kae kang'iyo malong'o taneno ji ariyo mamon, kendo gichalo jogo mapono gimoro ka owuok kuom yien ni endi, manyalo bedo bende ni en olemo moro kata matunda moro. To kok kamano, tonyalo bedo kata ni en yath moro, nikech gichalo jok ma nitiere gik ma gigolo kuom gini endi ma seche moko gidwaro tiyogo e yoregi mamoko. To gin ji ariyo, kendo aneno mana ka ng'enyne ging'iyo mana kamoro achiel.